Kore mbaye natiuanaa ana naa netipat oleng amu ,kore peepiki wuejitin nabo ilchapui lotiwaa kulo naa keisuuya imoyiaritin kumok . Kore peituuri te wueji nebo keidim duale naaku kelelek peepejori tanaa peyeu duake nkae wueji, peisuuya imoyiaritin kumok alang tenepiki kila maali te taon naaku keisuuya imoyiaritin kumok tenipiki ngoji nab, neidim duake nepejori teine wueji etii ngoji nabo pooki

kore ena baye naa entoki nikiyasita oshiake, ore enkata pooki nitii inkang, naailasima pee ilo airiritisho ilasima pee irita isuam amu niche kila kitu pooki niyieu tenaa sukuul niche imir, tenaa edaa niche imir.

Ing'aas aitowuon to ng'ojii neboo nilikii pookin naidiim ninyee nieas pee eiyeloo pee ebuluu kuna ntokitiin aitibiraki. Nilikii ntokitin pooki naiyeu nepikii enia ng'ojii matejoo tana mboleani napiiki enia ng'ojii naunitaa. Netuur sii ng'oji naiwua nepiik nkulupoo naiwua pee ebuluu enia ntokii aitibirakii. Enia ntokii eiyeu nenia ntokitin pee ebuluu aitibirakii. Ilikii pooki meteiyelou ajoo keiyeuni nenia ntokitin pookira poo opuluu kuna ntokitin aitibiraki.

Kaidim najo ore kuna naa nkera ake e school naetuo sininche boo metolikini matejo ajo kanyioo paa letipat ilkeek te murua nikimanya nyoo idim ilkeek ayau teneuni enaa tenepali meitokini adung' ilkeek te murua nimanyanya.

Kadolita haki ooltunganak, nadolita sii bietisho ooltunganak, nadolita sii misikinisho, nadoolta sii enkare wendaa, nadoolta sii pisha naitumiare aitodol enkop pookin nalulunga.

Kore ntoki naasita tene naa mesheita tenakop. Keibuarr nkujita nemetii sii irkeek, nkop naaku metii ilcheni neitu sii echa inchan mperot kumok naima. Inatoki peibuarr nkujita te ng'oji pookin netii ene. Nemetii eitu sii ebulu irkeek tengaraki metum anakop inkare te nkatitin pookin.

Kore mbaye natiu ana teneuni irkeek te murua natiunaa ana naa embaye etipat oleng amu kore duake tenesha inchan meitoki nkare aya nkulupo nemeitoki sii siwuo aya nkulupo oleng te ngoji nimanya naa ninye oshi namitiki nkujit ebulu tenaa metii irkeek weji nimanya lakini kore piiun, meitoki nkare aya nkulupo, nemeitoki siwuo aya nkulupo, nabulu nkujita aitoki teineweji nituunie lelo ilkeek .

kore embae natiu anaa ena, kore piiyieu neyiolou oltung'ani niliki nkulupuo naifaa peitushul pookin metijing'a metaa ntokitin nkulupuo nayieuni, peeku loken itaini, niliki sii duo enaikoni newua nkulupuo naayieuni naitosha inewueji nipikita.

kore kulo naa ltungana loyeita hakii enshe enkulipoo enshe ntoki naidimai peasai tennkulipoo enshe peaku netipat murua namanya peebuluu ntokitin pooki naunii nelo sii duake nesham ltungana te nghojii namanya

Kadamu oleng enkata naatasa ena siai ashuu kaas oshiake toonkatitin ore tolari naa kaas aigil are. Ore pee kindip aitayu intokitin temukunta ashuu aatekes imukuntani naa lasima peyie eitokini airem. Naa pookin naake itumoki anyaaki atipika endaa naa lasima naa peeirem nipik oltarakita nimbelekeny enkulupuoni pee itumoki anyaaki atipika anyaaki atuunisho tenebau enkata enchan. Niaku kaas oleng toorishat kumok oleng ore tolari and igil are

Kore ntoki naitiship tena siai naa iltungana teneponu tenebo aikonyi, kore ntumo natiunaa ana naa keidim neyauni naboisho amu kore piikinang'a aikonyi keyiolou iltungana kumok, niyiolou sii iltunagana kumok nimiyolo chaake. Neyau naboisho tiatua lelo tungana metaa kereto abaki tenetumo duake eata likae eshida kiret ilo tungani aitobiraki.

Ore embae nalimu ena naa enetipat oleng temurua amu ore irkiek naa keeta faidani kumok , kebulu lelo kiek nindim nishietie enkaji , nebulu si lelo kiek neyau enchan

Koree ntoki naasi tene naa kegira ena yieyio aitayu ntokitin naatunoko keon amu Kore piun nitum inganayio temusho, Inatoki pee idipa ninye atuuno neeku ninche eitakita keon .

Kore mbaye natiu anaa ana te murua nikimanya naa netipat oleng. Kore piigira aun ntikitin natiwuaa kuna naa kincho indaa. Ninche inyeiye indaa to nkule nkatitin naaponu, ninye irum indaa. Kore peaku eo nidung' ninya indaa.

Kore mbaye nagira ale lee aas naa keunito indaa enye. Neitibiraki nkare metumo pookin, ntoki pooki natuuno tele ilchamba kake embaye etipata ana oleng amu melau ilpaek lituuno inkare, nemelau sii imbuka nituuno teine nkare amu imbaye etipat oleng nkare teatua ntokitoni ata ilchamba lino.

Kore imbaa niyeu piindim ataasa ana siai naa kore te siai natiu ana keifaa niyolou ajo nyoo nacham kuna naaji nkokon, naa indaa naidim neisho nkufu tanaa neisho biotisho enche supat meta sesen lenche kebulu asioku, neidim neisho asioki neyiu abaki imaeni kumoka. Keatae indaki napaashpasha naasham ninche neidim neyau biotisho supata toseseni lenche, neidim abaki neisho kila siku ayiu maeni tengaraki endaa nanyeita ,niyaa sii ng'oji supat neperi metusupata ing'oji neperi naa supat ing'oji indaa nanyeita te ng'oji nemanya.

kore anaa bai naa mbai etipat taatua loshoo lang amuu ntokii anaa kore anaa tomononii naa kegiraa amir lmatunda lenyenye lotuuno ninyee tankang nolotuu amir tenee amirakii ltunganaa ntokii ee tipat inia nataasa ninyee tankaik enyanaa kakee ninyee elotutaa amir

Kore ana bayi naa netipat pias to nkoloo murua nimanyaa amu keisuia moyianitin amu keisuia moyianitin kumook nayau lchafuu otuua anaa alee. Keifaa niituuk ng'ojii nimanyaa niosh ldewa loidiim neibooyo moyiantin kumook to ng'oji nimanyaa. Irishee koon moyianitin eraa kumook oleng.

kore siai natuwana ana naa siai anaa nikiasita shaake nkatitin pookin amu inyooto tasiran nenapa lchokut nenya ndaa nelo airita ntare mpaka metodooi ndama neshukunye teipa mbai etipat ana oleng ana amu ninshe nenia tare itumie ntoki pookin niyeu abaki tanaa sukuul iyeu nilak ninshe imir tanaa ndaa iyeu ninshe imir tanaa ntoki pookin niyeu yie tenkishui inoo kindim nenia taree nikinsho tiniram aitibiraki ninsho sii biotisho ee sesen lenshe metaa supat

Kore peitumiari imashini aalepie nkishu naa kesiooyo. Tenilep nkiteng, menyenyuk o tenilepie nkaina o tenilepie imashini amu kore imashini naa ntoki naitumkiya ilata naaku keidim neas ntoki araka. Minauru sii tinilep nkiteng aitumiya imashini anaa vile ninauru tenilepie nkaik inono, nintumiya enkufu oleng iasie too nkaik inono alang tiniasie imashini naaku ninye naas araka amu keitumiya ninye ilata peelep nkiteng, ildakikani ake neidipai ilo ilkasi alang tinilepie nkaina ninauru niwen aas ilkasi akinyi.

Kore mbai natuwana ana ana naa ketumi tenkoitei nalelek toltung'ani loyeu, kore mbai natuwana anaa naa tiniyaa ngoji neti nkulipoo supatii niunie mpuka inonoo natuwaa kunaa niakikisha ajo itipika ldawai loifaa peibooyo abaki moyantin pomotum kuna puka inonoo nipik sii nkare mpari pookin peidim nobulu aitibiraki amu mbai etipat oleng' tinias lkazi otuwana alee naa kakee koree piipik ng'oji supat piipik nkulipoo supatii nipik nkaree mparii pookin keidim nikiyaki ng'anayo supatii tenepuo abuluu teneaku ng'amata naaku kenyai ninshe keisupati ipik ldawai kila mparii poomotum moyantin kumok

kore ana bai naa mbai etipat oleng tolorere likira amu kore piwun lkeek keata faidani kumok oleng indim nikiyaki nchan te murua nimanya indim neitaa abaki murua nimanya supat tinidol teidie neidim sii nikincho nkeek nishetie nkaji taneaku ngamata neshetisho naa inia toki peera lkeek letipat oleng keifaa niwun nipik nkare nkata pookin nirishie abaki moyaritin kumok awosh ldawai nkatitin pooki amu keaku letipat nolo kenyaa naaku ngamata enshe nasapuku pookin nebulu teinia murua nimanya keyau nchan neyau sii siwoo eropili atua murua nimanya

kore peeyolou ltungani ana siai naa nkata apeny nalo sukuul metilikinii siatin otuwaa kuloo amu kore piilo nitum siai natuwa anaa keidim naa miata ndamunot naidim neyolou ajo keifaa paas ana naas anaa paatumoki atumo alee siai aitibiraki keifaa nilo sukuul nikintodoli nikilikini vile nias amu inia katai apeny indim ataasa siai natuwana anaa tankang inoo

Koree peeyiolou ltungani ena siai naa nkata openy nalo sukuul metilikini siatini otuaa kulo amu kore piilo nitum siai naituanaa ana, keidim naa mieta indamunot naidim neyiolou nejo ajo keifaa paas ana, naas ana paatumoki, paatum ale siai aitobiraki. Keifaa nilo sukuul nikintodoli nikilikini bile nias amu inakatai ake openy iindim ataasa siai natiuanaa ana tenkang' ino.

Kore entoki naitiship tesiai natii ena naa Kore pee idol aikonji niyiolou Kore oltungani otaasa ena siai ketaasa esiai etipat oleng, ketuuno nekuroki aitayu metii ,nepiki nkare omatabau taata weji netii. Kenyori elio ajo etaasa loopeny rkasi letipat mpaka metumoki taata irnganayio lootuno .kake keitishipisho latau tenidol ajo itaasa siai supat kake netum lganayio lenyenak temusho amu iyie naa lotaaasa toonkaek inonok.

Kadamu nkolong' nataasa anaa siai oleng' amuu siai anaa naas shaake nkatitin pookin tanaloo nkang' kore piloo nkang' naa siai etipat anaa amuu ninyee easii pemepukoo teinia kuarie kore pias siai natuwanaa anaa naa kotum nkeraa ndaa inia parii mepukoo nkeraa inonoo tankarakee siai nitaasa tankaik inonoo siai letipat alee oleng' tiniaz niunie nkulipoo supatii nipik nkaree nkataa pookin kinshoo lganayoo supatii temushoo naa ntokii etipat anaa naasitaa shaake nkataa pookin amuu kayoloo naa kayolo ajo netipat tiniaz oleng' mepukoo nkeraa inonoo kaaz ntoki pookin naidim pootum adee nkeraa ntokii nanyaa nkataa pootum adee nkeraa ntoki nanyaa nomopukoo ade ninshee inia parii tankarakee lkazii lataasa tankaik ainen.

Kore paadol siai natiu enaa ena naa koponu intokitin kumok atua indamunot ainei amu kore ena siai tenidol esiai supat oleng' etaasa ele tung'ani. Etuunie nkulupok supati nepik sii nkare, nwosh sii ildawai eyie motum moyiaritin kumok kuna poka enyenyek kake natubulutua ninche aitibiraki etaa ng'amata nanyai amu irkasi supta etaasa olopeny kuna puka. Ketuunie inkulupok supati nepik nkare enkata pookin ina toki piidol etutumo taata ninye irng'anayo supati te mwisho entoki ina natomoo oshaake easita naa siai supat oleng' esiai le tipat oleng' amu keworoo inkera inonok nikinyang'aki sii duo intokitin pokin niyeu imir nitumie entoki pookin niyeu.

kore tene kadolita ilkitari logira arem ntamis enye, arem ntamis nadolita sii ntamis naremitoi, nadolita sii ajo atua nkang enye etii kelio ajo kemoi ena tamis inatoki pee eremito ele kitari tengaraki keifaa nesupatu kuna tamisi peyie itum pookin niyieunye kuna tamisin.

Kore esiai naasitai tene naa enkiteng nagira ilkitarini aaworu emoyian naata keremitoi ninyee keeta emoyian tiatu enkutuk enye niaku keishori ildawai oidim neitibu neworu emoyian naata tiatua osesen tenkaraki neifaa pee kiramata nikincho ninche metaa keeta biotisho naata tosesen lenye

kore ntoki naasaita tene naa ntumo eltungana lootuo teneboo neyelouni ajo kaa kias peidim kulo keek te murua aang nebulu aitibiraki naa ltungana kulo logira, logira areto te siai naunii lkeek eei amu keyelo ninshe ajoo peera netipat lkeek te murua namanya naa inia tokii peituuro ninshe aikonyi keyelo ajoo kera lkeek letipat te murua nemanya naa keifaa pikiwun

kore ltungani peidim neyelou siai natuwana ana naa keifaa neloo sukuul tesukuul eidim nelikini neikoni teneazi duo anyo pera netipat peasi taatua som meatai ninko tiniyolou siai otuwana alee etuu ilo sukuul. Sukuul apeny nikindim nikiliki ntokitin natuwaa kunaa keidimai niaz siai natuwana ana kake netu ias aitibiraki lakini keyeu nilo sukuul nikiliki lmaalimoni ajoo nyo naifaa piyas nyo indim nirem nyo naidim naisuiyaa moyaritin natuwaa nenia piiyelou naa sii yie neikuni tanaazi siai lotuwana iloo amu maraa siai ilo lindim nias ake apeny tininyooto ake tasiran nilo aas etuu ilo sukuul mikitilikini ntokitin naifaa piyas teinie amu siai letipat ilo oleng taatua ramataree esuom inonoo ntoki naifaa pias nkata pookin amuu keifaa neata kuna suom biotisho supat teseseni lenshe

kore siai nabarnii nkera te empei o nabarnii te mashini naa siatin waare lolo lopaasha oleng amu kore tinibarn nkera te mashinii naa siai olelek oleng limintumia nkata kiitok kore tiniasie nkaik siai otuwana iloo naa siai ilo loidim neyaa nkata kitok easita nikinsho sii abaki nauraa easita ntoki natuwana inia kakee kanyoraa nanuu ajoo maitumiai mashinii amu ntoki inia naitelelek lkazi nindip abaki taatua ldakikani kunii oleng keisud meyaa nkata kitok oleng duo tanaaku ninye intumiayee

Ore esia naasita ele tungani naa impuka enyana anaa irpayek lenyanaewoshito oldawa amuu ore eledawa naa keisaidia aisuia imoyiaritin kumok oleng. Niaku ninye easita, kewoshito ildawa oee eret toomoyiaritin oorpayek lenyana. Entoki ena naaku keisuia imoyiaritin tiatua ilpayek lenyenak naa enetipat pias tiatu endaa ino nituuno

kore siai naasita ale ale lee naa kegira apik lpaeg lenyana ldawa amu ntoki ee tipat taatua lpaeg linono amu kerishie moyaritin kumok oleng keibooyo moyanitin taatua mpuka inono taatua ndaa inoo nituuno. Siai le tipat oleng iloo tiniaz taatua lshampa linoo keibooyo ntokitin kumok oleng taatua ndaa inoo neishoo sii metubulu aitibiraki peaku biotisho enshe supat oleng.

kadamu e nkolong nataasa ale siai oleng amu kore siai otuwana ale naa siai letipat oleng keata ntoki natuwana kuna tipat oleng taatua losho ikinsho faida oleng amu ilo nimir nitum shilinkini ninyayie ntoki pooki niyeu nindim sii ninya mayeeni enche naa ntoki e tipat taatua biotisho ee seseni lang ntoki ana naaku kaas nkata pookin amu siai le tipat oleng taatua seseni lang

Kore baata naitiship oleng' tena siai naa tenidol kuna puka ele lee era supati akojin amuu karsi lonkaik enyena etasa aitibiraki. Kore kuna puka naa kelio ajo ketipake ake oldawa aitibiraki airshie moyiaritin. Nepiki sii nkare mpaka metabau natii tenakata amuu nkate ntoki emuhimu oleng tiatua mpuka natiu enaa kuna, kera nkare netipat tiatua kuna mpuka natiu enaa kuna. Kelio si ajo etuno elee lee mpuka enyenak tiatua nkulupuok supati naaku netipat oleng' tiatua mpuka enyenak. Kebulu mpuka aitibaraki teniunie nkulupuok natiu enaa kuna naa etaasa ele lee siai letipat oleng' ele na kitiship tenidol otasa esiai loitiui enaa ele.

kore tiniyeu ninya ntoki natuwanaa anaa naa ingaz aituk aworuu nkulipoo natii kore piindip aitukoo nigwet sii kore piigwet aworu alee chapuu ngiroo le oriong niyer aitoktokie metananitaa metaa ntokii nanyai mewotoo ninshee kore piindip aitoktokie nidotuu nindim ninyayie duake chai anaa mukatee amu kemelok oleng tanaaku iteyaraa aitibirakii inyayie chai nkataa pookin mintoki ajo kore mukatee ntoki ninyayie chai

kore anaa bai naa netip tonkopang amuu ntokii anaa naaku keretishoo keret lorere pookin tanaaku itaasa aitibirakii nipik nkaree nipik ninyee nkulipoo supatii keret lorere pookin keakuu inyayie ntokii pookin niyeu inia tokii peera netipat oleng ikinshoo ndaa taatua nkera inonoo iwororie nkera inono niwororie sii lmarei linoo.

kore ana bai naa kanyor oleng tanadol amu mbai etipat oleng ikinsho kore piigel kore piwun tel shampa lino nilotuu nigel aikonyii keitiship abakii ltau amuu ntokii nitaasa aitumia nguvu inono ntoki inia naaku yie nataasa koon aaku keitiship ltau tinidol siai supat litaasa

kore anaa bai naa kaidim nalimu ajoo keisupat oleng taatua biotisho e sesen e lokop amu kore piinya ndaa aitushul ndaki kumoo nilotu ninyayie abaki alee naa meatai nikinkoo taatua nkoshekee keaku ake ndaa netipat tinitamaa nkumoo abakii aitushulshul tinintushula nkumoo keakuu ake kiret tanaaku ninshee kakee siai supat oleng tanaaku ituuno te lshampa linoo, Letipat oleng alee siai.

kore anaa bai naa keibelenkyaa tonkopang oleng amuu kore peelo naaku lari loshaa nshan nenyorijuu kuna kujit naibuor nebuluu sii lkulie keek letipat duake mbai etipat anaa oleng

keitiship oleng anaa bai oleng amu kore piidol nkokon natuwaa kuna naa netipat oleng tenkulie katitin amu siai suoat alee oleng keilio ajo keata bitisho e sesen supat neata ndaa supat neisupat nghoji neperie neilio ajo keramatitai aitibiraki te nghojii nemanya

kore ana bai naa mbai etipat oleng amu kore piiramat nkokon inono aitibiraki keata faida kitok oleng taatua losho likiraa ketum abaki mayeeni indim ninya mayeeni aa keisupati ninshe taatua biotisho e sesen kore sii itimira nenia mayeeni itum ntoki pookin niyeu to ntoki pooki niyeu tankarake biashara ee kunaa kokon niata kinsho ntoki pooki niyeu tanaaku itaramata aitibiraki

kore siai natuwana anaa teneaku eotoo metaa intaiya aikonyii kore tiniyeu nilo anyaa ingaz alo aituk aworuu kuna kulipoo nilo nigwet abaki niyer aitoktokie ninyayie ndaa pooki niyeu amu netipat taatua seseni oleng

kore ale siai naa keisupat oleng' amu ipik nkulipoo supatii niwosh ldawai paiyee meitaruo lghanayo linono nipik sii nkare nkata pookin peebulu lghanayo linono te nkoitei naitibirakinoo metaa inaikatai abakii itum lghanayo lotuwaa kulo supati

This is a very easy job because you just plant in good soil and wants to be planted in plenty of soil because it grows deep into the soil with its roots and also needs you to teach them a way that best yields the best results and also demonstrate to them how its done so that they know how to do it like you.

This is a good job done in our area in different ways as you can mix maize and kales in one piece of land or you can choose to plant them separately and make sure you weed and also give them enough soil coverage and ensure you water them properly to avoid drying due to lack of water and spray enough pesticides to control pests and diseases to avoid loss due to diseases.

kore lmarenge latoningoiye sii nanu ejoitoi tambaa naipirita ana moyan natii ale nghanayoi naa moyanitin kumok naatumo alee nghanayoi inia toki piidol metii menyori mbata pooki atuwaa vile naifaa duake penyorijuu lkulie pookin

kore siai natuwaa ana naa siai nalelek teltunga ooyelo ooyeu neyelou ntoki anaa nikilikini ake tonkonyek idol sii yie neasita ltungana liboitere niyelou ajo neja eikonii naaku kore piidol ltungana easita mbai natuwana anaa nisom sii yie koon ajo kayeu metaa nchii aaz naikonshii paatum lghanayo otuwana kulo ikuroki nipik nkulipo supati nipik nkare kila mpari niwosh ldawa poomotum moyanitin ntoki inia naaku iduaki koon te nkonyek toltungana loasitaa

kore anaa naa keitodolu ajo kewo etaa nkata nadungi nengasu mpala tene atoiyu tankarake ketabawa ngamata enye nadungi taata tanaaku ketangasutua mpala enyana atoyu kotuuno lopeny aitibiraki metaa ketabawa nghamata enye nanyai

kore siai natuwa anaa naa indim niaz duake tiniun te nkulipo supati naidim nebulu aitibiraki nipik nkare nkata pookin niwosh sii ldawai peiye esupatu mbulnoto enshe notum biotisho supat petaa ntokitin naaret losho tenebulu tanaaku nghamata enshe nanyai

kore ale lee naa ndeti eitaita te lshampa lenyee eidipa atuno metaa nghamata naitaini ndeiti talshampa kotubulutua naaku kegiraa akurokii pootumatubuluu tonkoitei supat naret ndaa metaa nebiotoo taatua lshampa lenyee

kore piiyeu ninya anaa na intai te lshampaa nilo nintuk aitibiraki aitai kuna tokitin pooki n naarok natii amu mara supat te sesen linoo naa intuk ningorgor aitai kuna tokitin pookin peaku nereto tatua sesen linoo

kore anaa tomononii naa kegiraa awun mpukaa enyanaa kegiraa awun ndizii enyanaa peiyee ebuluu nkulie tankarakee kotuuno kundaa netabauwa ngamataa naaku keunii nkulie naaku kegiraa awun ntokitin enyanaa peiyie etum akee aiparii atamaa otokii atama tanaa neikuna kunda nkulie natuuno apakee ngamata enshee

kore anaa bai naa kaitadamuu apaa nkatitin nikiwun lshampai nikitur nikiwun ndaa aang nghoji enee naaku iwun ntokii pooki niyeu ninyaa ndaa te ngamataa naishia ntoki anaa naaku netipat taatua lmarei pookin keishiakinoo nikitur lshampai nikiwun te ngamata naishia pikitum atam atamie ndaa amu keakuu letipat tiatua nkishonii aang

kore anaa siai naa siai supat oleng amuu keret seseni kore anaa naa siai ana nikias nkata pooki amu kobore seriak nkopang naa ntoki anaa kuloo kore kuloo looji samakini kobore atua nkaree tonkopang ikiaz nkata pookin nikiyeu nikiyer nikifraai abaki te lata nikimir sii anyayie nkulie biasharani ntokii anaa naretitoo lorere tonkaibata nikitii amuu kera netipat oleng nera sii kitok tengojii naingua kakee koboree seriak e nkopang.

kore ena bai naa netipat te murua nikimanya amuu keisaidia yioo tonkoitoi kumok oleng', kore sii nkoitei nabo naa ikinya ana ndaa, kore sii ngai oitei naa ikindim nikimirr nikitum pooki nikiyeu naaku netipat anaa bai taatua loshoo likira amu keisaidiaya yioo tonkoitei kumok nikitoduakita ate keifaa pikiramat nikiwun tankatitin pooki amu ntoki e tipat ana naishiakino pikiyas te murua aang' pookin nikimanya.

kore anaa bai naa netipat amu kore te seseni lang naa kesham biotisho ee seseni lang naaku keretisho neifaa nikinya era kumoo piikitum atam amu keret seseni lang nkata pooki tinikinya naaku ntoki ee tipat anaa taatua murua aang nikimanya

kera ana bai netipat amu keret seseni lang tanaaku duo kenyai niata sii nkulie biasharani kumo amu imir duake nitum nkulie tokitin kumok oleng naa keret seseni tanaaku duake nghamata nanyai naaku keisaidia lorere oleng tanaaku ngamata nanyai

kore ana bai naasaita naa nkera natudungoo lmatunda lenshe lootuno ninshe meta ketabawua nghamate enshe nadungii naa ntoki ee tipat anaa oleng anaa amu keilio ajo ketaasa lkazi supat oleng, siai supat alee oleng loitiship ltau tinidol etaasa ale orere ale siai supat aikonyii mpaka metabau nghamata nanyeitai

Koree ena bae naseita naa nkera natudung'o irmatunda lenye lootuno ninche meeta ketabawua eng'amata nadung'i. Naa entoki etipat enaa oleng' amu kelio ajo ketasa orkasi supat oleng'. Esiai supat naleng' oleng' oitiship iltauja tenidol asiita ele orere ele siai supat akoji mpaka metabau ng'amata nanyitae.

kore peiye aadol anaa siai nadamu ajo kedede ketaasa lopeny siai supat oleng etuuno metabau ngamata nadungi etaa sii etamaa ninye lghanayo kumok oleng tankarake siai supat otaasa kuanzia tengasunotoo anaa metabau anaa kataa

aning ashipaa oleng tankarakee siai supat nataasa lopeny alee shampaa amu etuuno mpukaa enyanaa kakee etubulutwaa tombulunutoo supat etubulutwa tembulunotoo sidai amu kore piidol anaa vile natubulutwa keilio ajoo ketaasa lopeny lkazii supat inia toki piidol rtubulutwa aitibiraki etukuroka etipika nkaree etipika ldawai supatii loishoo metubuluu tombulnotoo supat etaa etubultua tembulnotoo supat naa siai supat alee oleng keitiship abakii ltau tinidol etubulutua tanaa bulnoto supat

Koree ena bae na enetipat teng'ueji nikimanya amu esia supat naleng' oleng' lataasa lopeny ena daa amu koree pidol enaa siai naa mara neme oltung'ani pookin neyas. Oltung'ani lotaasa eyieu neyas aasie eyiuonoto oltau lenye. Inyatoki pidol etumuta amu ninye ng'anayio kumok oleng' tiatua esiai sidai nataasa naa kayieu ake najoki iltung'ana lang' mataas esiai amuu esupat ele siai oleng'. Inyaa edaa niyas kulie tokitin pookin niyeu tenebau nkata nenyae lelo ng'anayo lituuno.

kore anaa bai naa mbai supat oleng naifaa peakuu ikiyaa tonkoitoi pookin mbai anaa naaku oree piwun ndaa inoo apik nkop eyeu nipik nkaree nikuroki nipik nkulipoo supatii naaku kebuluu aitibirakii nimbart sii arishie moyanitin apik ldawai nirishoe moyanitin oo lowarak kumoo loidim nenyaa mbai etipat oleng naidim niaz taatu iyeunot ee ltau lino

kore ana siai naa siai nalelek oleng amu iwun nghamata nabore nkare nkop anaa nghamata nasheita niwun sii taatua nkulipo supati niyaa sii ntokitin naaku nkek naaku keidim neisho meitasho ilo keni aitibiraki neaku kitok

kore alee lee naa kegiraa aitibirakii lshampa lenye nkaree etuno ndaa enyee naaku kegira apik nkare pootum lshampa lenye pookin nkare nkataa pookin naidim netubuluu ndaa enye natuuno siai letipat easita alee lee ta lshampaa lenyee naidim neishoo ndaa enyee motubulu aitibirakii

kore anaa siai naa kadamu ajo ee kedede ketaasa alee lee siai letipat amu etonyua anaa metabau netii taata etuuno ndaa enyee etaa etubulua aitibirakii tonkoitei naishia netiiwa lghanayo supatii

kore anaa siai naa siai etipat oleng amuu etaasa alee lee siai letipat kore anaa bai naa mbai nailio ajoo eeh kedupaa ntokii. ketaasa alee lee mbaainadupaa oleng. lghanayoo kuloo laaku keret sesenii loltunganii inia tokii pikiyah nikiwun abakii nikimir atumie nkulie tokitin kumok oleng abakii nemaraa kunaa

kore anaa bai naa kanyor oleng amu mbai sidai anaa oleng naasita alee lee kore kuna najii nkuruweni naa ntokitin sidain oleng toseseni loltunganii keidim ltungani nebar ninyayie ndaa nibar sii piimir anyayie nkulie tokitii niyeu naa siai supat oleng tanaaku duo ikiramat nikinshoo pookin naayeu seseni lenshee piikitum sii yooh atam ninshe nkataa naaku ikiyeu sii yooh ntokitin nikiyeu taatua ninshee

kore ana tomononii naa kegiraa awon aitai lghanayoo lenyenyee lotuuno etabauwa nghamata nadungii naaku sii nghamataa naaku nanyaa ninshe ndaa apaa natuuno siai supat alee oleng taatua nkishon enshee amu keidipa apaa ataas naa etaa nghamata nanyai tankarake siai supat otaasa ninshee etaramata mpaka metabau nghamataa nanyai

Kore anaa bai naa mbai e tipat oleng' naidi neret seseni lang tankatitin pooki amu kore piiramat aitibirakii metubulu tenkoitei supat nipik nkaree niunie sii nkulipo supati nabulunyie aitibiraki nipik sii ldawai arishie moyaritin kumok tanaa sii arishie nkulie ng'wesi e ntim naidim nenyaa keyeu ramatare supat oleng amu ntoki e tipat taatua seseni lang kore piinya ninshe eidim neisho sesen metaa biotisho e sesen metaa keisidai nkataa pookin neidim sii duake nutumie nkulie tokitin kumoo oleng' tanaa indim sii nimir ninyengunyee nkulie dakii pooki nimiata kore duo peelo metaa ikinshoo nkai mayanataa nitum etaa kitok indim nimir ninyayie nkulie tokitin kumoo namaraa kuna duake aapeny.

kore paadol anaa siai naa kaidim nadamu ajo ee kedede ketaasa ale lee siai odupa amu etuuno etabawua nghamata natudungo netubulutwa tombulnoto supat ninshe lolo etaa ngamata nanyai tankarake siai supat litaasa pitumo kulo nghanayo ewenshi kore piiwon aingor anaa vile natubulutua keilio ajo etipika etubulutua teramatare supat oleng etaramata lopeny etabauwa nkata nanyai tankarake keramata aitibiraki kake kore piingor aikonji idamu ajo ee kedede ketaasa lopeny siai supat oleng tengasunoto mpaka metaa nghamata nanyai taata aikonyi siai supat ale oleng taatua losho likira amu keretisho keret seseni keret sii biotisho ee seseni neidim sii nimir ninyangu nkulie tokitin namara kuna ee kawaida tankarake kuloo nghanayo litumo

kaidim najoo te ngenoo aai tanaa siai supat natoduo ajoo ee kedede ketaasa alee lee siai supat kore piiwon aigur kuloo nghanayo naa sia letipat alee oleng. kore piidol etuwenyii alee siai naa tangarakee siai supat lotaasa ninyee tangasunotoo mpakaa metabau anaa nghamataa natudungoo ninyee metaa ewotuo atua stoo enyee etii kakee kore piiwon aas siai supat otuwanaa alee naa inyaa lghanayoo supatii te mushoo idolitaa alee lee ajoo etumoo sii ninyee lghanayoo eraa kumok oleng naa tankarakee siai supat nataasa etaramataa aitibirakii neishoo motubuluu to mbulnotoo supat etaa sii etumoo ninyee lghanayoo eraa kumoo tankarakee siai supat lotaasa ewon apaa etii nkop kakee kore piiwuon ajoo nghuraa kuloo nghanayoo naa lghanayoo letipat taatua biotishoo ee seseni lang kore piidol naa siai alee supat oleng nikindim nikinchoo biotishoo ee seseni inia tokii piidol ajoo ee kedede ketaasa alee lee siai supat oleng taatua biotishoo enyee neidim sii nemir aitam nkulie tokitin kumok namaraa kunaa aapeny, iyeu neidim nenyayie ntokitin pooki naayeu

Kore ena siaai naa esiai etipat oleng amu iindim nias ana siaai te inkatitin pookin te nkoitoi kumok amuu oree tiatua murrua nikimanya naa kore piikipuo aas ena siaai naa kindimi nikisapan ake aasapan nanka anaa sii ilkarasha sapuk te nkop, nikibukoki inkop meewa siwuo ale chapu lotii anaa nkoitoi nabo niindim sii nikintumiya seenke natiwua kuna, meitai lchapuu lotii naa kekumok nkoitoi nikindim nikiasie ale kasi, ana siai teneweji nikimanya kake koree peebau ng'amata natiwuaa ana naa kekumok nkoitoi niindim naisie, naa ore duo anaa nikitomoo nikintumiya anaa nkoitoi ninye nikinteye siwuo meewa siwuo ilchapu pookin lotii.

kore anaa abila ee malii naa malii naaku keisupatii oleng amu keutua nkibelekenyaa atua nghamataa enakataa naaku indim ninapie ntokitin supatii indim ninap lmesigoo linoo miataa nyamalii tonghojitin pooki niloo tankarakee keewo anaa najii teknologii ayau nkibelekenyat kumok oleng taatua loshoo lang